Kang'as alimu esidano elukunku aa ore elukunku naa endaa nanyaai inkirik enyanak yiolo sii elukunku keiu Irmosor lemiri netumi iropiyiani yiolo sii elukunku keeta embolea naitumiyai tolchambaai airemishore nemirii see yiolo sii elukunku yiolo teneiu Irmosor yiolo lelo mosor kitoki aaku inkashuin naa ore inkashuin kenya imotonyik ashuu ildien neroroi sii neeku keishia neripi openg naa ore egirai aarip keishia neshetakini enkaji naa nairipieki.

Kangas ainosaki esidano orkiek iyiolo rkiek kisaidia tonkangitie egira amitu nkangitie pemear ake osiwuo yiolo sii irkiek na oloip yiolo si enasia nagirai aas na biashara amu kedumu oltungani landerera neitobiru ambaka neakubolchani sapuk nemir netum iropiyiani yiolo si irkiek na kisaidia amu keyau enchan.

iyiolo olchafu naa king'ial intokitin kuok anaa, king'ial enkulupuoni, king'ial sii enare, keyau imoyiaritin, anaa typhoid iyiolo sii olchafu, naa kitong'u iwuejitin metaa metonieki ninye iwuejitin neijo kunene. keiko sii enkop metaa mesidai, nemebulu ntokitin teine amu kitorono olchafu.

ore ropiyiani naakisidain amu kisum nkera too sukuulini, kisaidia sii enkop pee eeku sidai, ore eetae irpiyiani naa kelelek maisha amu idim anoto entoki niyieu, ore sii iropiyiani naa kisaidia iltunganak loomuoi amu kidimi aatabak olytungani eeta ake iropiyiani. ore sii iropiyiani naa kisaidia enkop amu idim oltungani ainosa edaa sidai too ropiyiani enyanak.

ore lukunkuni naa kisidain amu edaa ninche amu kenyae nkiri enye, keeta sii, keyiu irmosor loomiri, nenyae. kemiri lukunkuni netumi iropiyiani neeta sii empuliya enye naa kitumiae toolchampai aairemishore.

ore elaata oosururuni tebiashara, naa kisidai amu keeta oltungani keyiolou oltungani ajo, italaa nena tokitin ninyiang'ua alang e mpesa, amu kidim oltungani atejo etalaa naa neshuk inaduoo ropiyiani, ore sii elaata, oosururuni naa kisidai amu, kidim oltungani atayiolo ajo kebaa iropiyiani, naatimira teina olong' araka.

Ore iropiyiani e KRA naa keitumiya sirtkali aasishore to sukuluuni egira ashetaki inkera ndarasani, kelaaki sii inkera sukuulini, neisaidia ltunganak peisuma haraka iyolo sii nenia iropiyiani naa kelak ilmwalumuni le sirkali, keitoki sii alak ltungana loogira aasaki sirkali esiai, naa keisaidia sii amuu, keisaidia shet sipitalini naapuo ltunganak peetum pee ebakishore.

ore app e equity naa kisidai amu kisaidia iltunganak, pee eitayu iropiyiani, too simui alang inaapuo bank oltungani alo aitayu teine, ore sii ena app naa kisidai amu, kisaidia oltungani pee iriwaa iropiyiani, apik sii benki alang nalo, mpaka benki makewon, ore sii ena app naa kisidai amu kisaidia oltungani, egira aitayu iropiyiani. amu ore oshi tenintayu iropiyiani, enilo benki openy. naa kikumok iropiyiani naadung'i alang' enintayu te app

kejing' iltunganak kituak olooti. amu, iyiolo ilo turu naa kitumiae too simui, amu iyiolo enelo oltungani aing'oru olaini, le safaricom naa inakata idim atijing'a ilo turur naa lelo tunganak ake loojing' amu ninche loidim aitumia isimui tena rishata.

ore enkisuma e digital naa kisaidia nkera, pee idim aatayiolito, iltunganak loopasha, onkutukie naapasha, pee eidim airoro pookin, nisuma tenebo. ore sii enkisuma e digital neyawua, isimui o computer naitumia nkera toosukuulini egira aisum, neyiolou intokitin kumok naingua iweujitin nepaasha.

Ore technologia naipirta STEM naa keisaidia inkera naati school agira aisuma peeyiolou intokitin naayieuni peisim ataa irmalimuni ildakitarini aa yiolo STEM yiolo S naa keitasheki science neitasheki M mathematics hesabu neitasheki T technology naa keisaidia nena kera egira aabulu peeyiolou intokitin naipirta maisha enye

Mayiolo nanu huduma outreach program amu itu aikata aitumia akata.

ee kigeri ngarin naa kitalakuni sii teina oitoi. amu ketii ewueji neitobiruaki metaa iyiolo eimita ngarin neitashe. nishori entoki naji ticket pee elak, nelaki sii amisini, egira appuo. naa iyiolo nena ropiyiani kisaidia, kenya tenkitobirare oolbaribarani lelo oogira, igarin aim, nisaidia sii economy.

kang'as ajoki ajo iyiolo oltungani, eneyieu neshetaki benki enkaji naa kishaa, ninye naa obolina benki, logira oshi ashum iropiyiani tine, tenkata naadoebaiki naa larin kumok, naa iyiolo sii kishaa naa iyiolo iwa aikata esile, teina benki, kishaa nitushukuo, nena rpiyiani enye. pee idimayu naa pee kishetakini enkaji nilak nena ropiyiani enye tenkata naishaa.

ore kulo tunganak le uduma, naa iltunganak laa meyieu ninche nikisaidia amu kedoolta ana ketabaitie duo ewueji sapuk te maisha enye. naa entoki toroni ina oleng oleng. keyieu sii nilak iropiyiani pee kisaidia, nemeisha naa ina amu, iyiolo huduma center naa eweuji netejo sirkali ilo ine nikisaidiae, nemeetae elaata nilak lelo tunganak. negira naa ninche aing'ial amu etaa keyieu iropiyiani pee kisaidia.

Yiolo huduma self service naa kisidai ina amu nanu nagira aret kewon amu yiolo oshi tehuduma centre naa iltunganak ingira aanyu pekiasaki esiai , yiolo naa tene iyie loosaki kewon esiai naa inakata dii ninye eyiolou oltungani ajo nanu nataasa nitosheka too ntokitin nataasa naa kisidai sii amu kiko kisaidia tememaintainance etime amu mitokini aituraa esaa oleng amu yiolo oshi tehuduma centre naa iyanyu oltungani mpaka nemutu ingira ake aanyu pikisaidiay. Yiolo tene ilo ake nias esiai ino, nindip nilo inakata ake.

Ee ashomo aikata huduma center natoosho olaini isai kumok oleng itu nye easi ae , atotona tine mpaka napuku openy alo aingoru ewueji naisaidiay amu yiolo iltunganak ketoyio lukuny oleng inkigira ake aingor nemegira sii aas aitoki . Yiolo eniukoni pee etumi, pee isaidiay iltunganak araka naa kengasi ajut lelo tunganak pookin lotii ine nejokini , nelikini ajo yiolo huduma centre naa ewueji neponu iltunganak peretieki pee peponuni akweniyie ashu eponu ninche atoni aok ake shai epesho.

Manyor nanu enduata eAdani ideal amu ketii apa emisimisi sapuk naa megira apa aitodolu inaayieu nees tekenya egira ainyiangu ntoki, ine wueji naa kisidai sii amu eewuo sirkali aitasheyie ina haramu neyiolou sinche ajo misidai apa inaagira aas.

Keyau naboisho naa kisidai naboisho amu kitobir kenya neeku , nesheti sii irmareita , nitubuluni inkera, nisumi pookin meetae, nemeetae olongonyingonyi nisaidia sii kenya peshetuni neaku entoki nabo nisaidia sii irmareita pebulu, pebulu.

Kang'as aliki esidano oropiyiani naa eniko teni , tenitobiraa nena ropiyiani amu yiolo ropiyiani esile naa kishaa nikiyaki esidano temaisha ino amu teniyau ropiyiani aabiashara ipirta mishaa nitoki alo ainyiangunyie nkulie tokitin amu kinyial esabu. Yiolo sii nena ropiyiani kishaa nisho ninye faida nashukie nena, nena apa nawaita.

Ore nkituak naa kepuo irkiek, nelepisho , neyierisho , ningor inkera yiolo, naa yiolo irpayiani naa kepuo aingoru intare , ningoru iropiyiani , nitobir enkang nepuo sii aingoru , aingoru endaa nanyae toonkangitie.

Olturrur loltung'anak loisumate neponu tenebo, ning'oru woitin ashu intokiting naret inkera tenkisuma, peeku iltung'anak lemaana anaa ninche. Neyau intokiting naijo ibukui, naisum inkera, inkardasini naas inkera peyiolou enaa kegirai aisuma aitobiraki, ashu megira aisum intokiting nagirai aisum, neyau si nkiguranitin nadalare nkera amu, yiolo tenkiguran, naa kisuma si nkera neyiolou intokiting nagirai aliki tenkiguran.

etii enkolong nayewuo oltungani enkang ang, nelotu neomonu enkare, naok, naisho enkare, neok, nadol ajo keta esumusha. naitoki ayaki oloshoro. ore pee aisho oloshoro, neitoki aipotu likae, neraposho ninye nejo ashe, nejo inyio duo ninye kewarie egira alo iwuejitin oshi nelo aing'orunye, edaa netalaikine duoo atabai tenkaraki esumash naata.

ee aimayie amu, ore tenkishon ai, neetae apa ilameitin kumok, iyiolo lelo ameitin neyautua metaa maramatita nkishu kumok amu, kelotu olameyu neye nkishu pookin, niking'uari miata ninye toki, neeku karamatita nkishu kutik niadim aing'ura, naisho enkare tenelotu ake mbaa naijo nena mbaa.

ekiyiolo tenetaasaki enkukuo etae eseriani. eitu sii eera iltunganak neitu eiteru iltunganak aajo olalang loishinda, amu iyiolo eneiteruni ajo nejia, naa elelek, meshuko nkera sukuul araka, aas ntemat enye emusho, naa ekiyiolo sii ajo ing'eile mbaa enikidl ajo, iyiolo egirae aas inakukuo, netaaraki iltunganak neye irkumok. ninyiali isukuulini.

ee ketii apa enkata napik nkishu kumok peisho neku kumok, kake iyiolo pee elotu olameyu neer pokin, naing'uari maata aitoki. eitu apa aasishoore nena kishu. nepuo ake nkishu nejia. neeku maata ninye aitoki. mara olenkiteng' nemara oleropiyia. naisum apa ina ajo, kaishaa naitumia nkishu ashetishore, naisumie nkera naasishore toosiatin kumok. pee mepuonu ake neye, naing'auri maata aitoki.

Yiolo orkekun le sukuul naa ewiki musima aiteru Jumatatu ampaka Alhamisi naa ina olong' oshi eshukunyie eponu inkera netoni te weekend ayeng'iyeng'a nibirribir intokiting naisumaki tewiki musima te sukuul.

ee amu iyiolo enkisuma e elearning naa kisidai amu kepikakinii, iltunganak pooki toki ine wueji neyieu, aa notes kepikakini, nisum oltungani neyiolou ntokitin naayieunyieki teine wueji. netii sii, maswali naa kisum oltungani, netum majibu teine wueji, tenena notes enyenak. kadol nanu enaa kibelekeny enkisuma edarasa amu, iyiolo enkisuma edarasa naa ormualimui igira aanyu pee kijoki entoki natii ine weuji ee.

iyiolo serkali egira agelu ilmalimuni li mark entemata, naa keng'as ainguraa sukuulini pookin naata irmaliuni loisumiiso aitobiraki, neyiolo sii isitin naasita te sukuul .naa iyiolo egira aing'oru lelo naa kitoki sii aing'uraa ewueji netabaikitia enkisuma enye. enaa keeta degree ashu eeta masters king'uraa nena tokitin peeyiolou ajo kakua tunganak loogira ai mark ina temata, amu ore ina temata naa entoki sapuk ina oleng' amu iyiolo eneyae iltunganak lemeyiolo, ntokitin naagira aasa teine. naa kidim ake netum inkera imakisi torok tenkaraki lelo malimuni loogira ai mark

Iyiolo ilmalimuni onkera, kishaa naa keng'asi aajoki ilmalimuni ajo, iyiolo egirae airorie nkera naa keg'asi aitumia oltoilo liabori pee ening' inkera enijto amu ore too sukuulini kumok, iyiolo ilmalimuni kegira ake ailepilepaki nkera aaliki mbaa naa iyioolo inakata mening' nkera naagirae aajo, iyiolo sii nkera kishaa sii ninche neyiolou ajo iyiolo ilamimuni naa iltung'anak ake laijo intoiwuo enye, naa kishaa nening'i naa inkata ake ening'o inkera ormualimuni too ndarasani enye.

ore programming naa enkisuma sidai ina amu kisaidia kwanza nkera pee eyiolou eniko enees imbaa enye, era kutitik. naa iyiolo tenkiisuma naa enelikini naaji nkera, egira aiteru aisuma ina mbae naa kisaidia oleng amu. keyiolou imbaa kumok egira, aabulu araka. iyiolo sii programmin naa esiai naasi te computer naa tenishori kuna kera computer peesishore nisumare naa kitoki ailepunye engeno enye. alang' meeta ina ng'eno.

Ore kenya national library naa kepuo oshi isukuulini napashapasha tenkata napasha naa sukuul naisho inkarn onkera pee etum aishoo inakadi elibrary naa yiolo inakadi naa kisaidia nkera peedumu mbukui tina library aa engari oshi ninche enapie bukui enye , neponu inasukuul , nedumu inkera naata enkadi mbukui naisum, nisaidia nena bukui ashetu akili enye neyiolou imbaa kumok emaisha.

Keeta oshi sirkali olturur lekuccps loisaidia nkera pee etum isuukulini nagira maksi enye aya ine . Yiolo enikoni tenetumi nena sukuulini naa kengas , kengas oltungani alak iropiyiani , alak iropiyiani mmee kumok amu enchanta omia tano nikisaidiay, nipik imaks inonok ene , pikisaidiay aingoru sukuul naidim marks inonok peyie eimie. Yiolo tenkata nikinchori amu ingas kwanza apik ntokitin inonok pookin ine aamarks, inkarn, sukuul apa nitii paa imua, ipik sii sukuul niyieu nilo, ocourse niyieu nias pisaidia ninche kingirae ageliki sukul. Netoni enkata kiti mme sapuk oleng' amu kebaya ilapaitin okuni paa ekijoni taa sukuul nilo aisumare ocourse nilo aas.

Keng'asi aiteng'en nkera ajo kisidai teneretu ntoiwuo enye tosiatin eang' na iyolo nona siatini na kisaidia nkera. Ore epuku tesukul nemitoki atoni pesho neas imbaa amu enias oltung'ani esiai nakegira akili aasisho na keret si eniko tenedamu ntokitin sidain nimitoki si nkera apuo towuejitin toronok ntokitin enkatwerisho, nitobik nkera torkuak sidai egira aininig ntoiwuo enye.

Keetae apa iloshon tekenya lomurat inkera, intoyie era kutiti aa irmaasae, irkokoyo, irkalenjin wuetin akeyie kumok, yiolo sii intoyie kishooyo apa irmaasae kake eetuoki nitokini aitengen ajo yiolo nkera naa keeta pookin ashu kerisio pookin tenkitanyanyukoto. Naa yiolo apa ishoori inkera, ishoori intoyie naa ketoni intoyie niaku meeta ninche maana tolosho aa kishori akenche esiai naa enkaji ake nche itobir nemeesisho tonkopisini naa torono ina .Yiolo sii enakisuma entito naa kegira aitobirari amu etaa kegirae aitengen intoyie pookin onkayiok sii , negirae aisho ntoyie e esiai araka eton itu ishori inkayiok amu kegira amu kegira intoyie anyoru enkisuma alang'u nkayiok.

Egira sirkali aibooyo maandamano egira aisho irmwalimuni ormushaara lenye tenkata naishiaa, nishoo sii peepuo training nalaki iropiyiani eziada petoni tosiatin enye. Nitoki sii aisho irmwalimuni promotions ashu enkilepata peeku yiolo irmwalimuni mee ewueji nebo etii oltunganak , orkulie mwalimuni letu isuma enkisuma sapuk . Egira sii aisho ninche ashu egira ailepunyie sukuulini enye peeku sukuulini sapukin peyiolou irmwalimuni ajo kegira aas isiatin sidain tosukuulini natii.

Kisaidia inkera irishat kutiti pee edamu inaduo ningira aisum , nisaidia sii tenkisuma amu yiolo tenisum inkera erishata sapuk naa kesesha pee erikino inaduo pookin ningira aisum , naa kisaidia sii inkera amu kepuku tina, tina kisuma , nepuo adala , nisaidia akili enye pee idimu aitoki ataanyu enkae kisuma naisumi.

Keret enkerai pe peidim ataasa siatin neme inenkisuma ake ine maisha, neyilou entoki naipirta ninye temaisha enye naa kaji iko peitobir kewon meeta enkisuma esukuul, nisaidia sii peyiolou eniko ntoiwuo enyenak peetum nena ropiyiani itu isuma ninche.

Yiolo eyiolounoto omashinini naa kipotuni ormwalimui nelotu aisum iltunganak , aankera, iltunganak kituaak , oltungani akeyie pookin loyieu neyiolou ashu oloyieu netum ina ngeno . Yiolo pee ejokini enikoni , neyiolou , nitoki nena kera aisum inkulie nemeyiolo onena nayieu sii neyiolou ,nikunari nejia neyiolouni eneasi, enitaasi nena mashinini tenkop pookin.

Yiolo enkisuma eboo naret ormwalimui inkera naa ee bible study ashu enkisuma ebibilia napuo nkera neranyaki enkai , neyiolou imbaa kumok natii bibilia neyiolo duo etii darasa. Kepuo sii nepuo adala football, neyiolou enikoni tenida, teneeri empira , kitoki sii adala enkae kiguran naji oloidi neyiolou imbaa kumok naipirta nena kiguran, nisaidia sii nkulie nanyor inasiai, nepuo nkulie nees nena anaa entoki naisho ninche ropiyiani.

Ore enkisuma e CBC, naa kenyaanyuk ake wenapa e eight-four-four kake, ore ena kisuma e CBC, naa kisaidia ninye nkera peyiolou intokiting nayieu nees temaisha enye eton akutitik, alang' apa amu yiolo apa ina nkae kisuma, na keton oltung'ani tesukuul egira aimaa darasani kumok, eton inye itu eyiolou enayieu temaisha enye. Kake yiolo CBC, yiolo akutiti nkera, idipa atayiolo ajo kanyioo eyieu, na kaa oitoi ninche eyieu nesuj anaa ah irmalimuni, ildakitarini, onkulie ake baa kumok.

Yiolo irmwalimuni onkera naa elelk egol epuo sukuul tenkaraki iropiyiani naapuoyie amu ketii iltunganak laa kelakwaniki isuukulini naa kishaa naa nepuo inewueji tenkata naishiaa naa kegol amu elelek meeta oltungani iropiyiani napuoyie ashu nashukunyie neton naa tiang. Yiolo enkae naa yiolo inkera elelek mishori ndaiki te, endaa tesukuul naa yiolo oshi enkerai tenisuma naa kishaa ninosa endaa peningu ninye enajoito ormwalimui, negolu naa ina amu teneitu enya endaa , nemeininingisho pi , enkoshoke ninye egira aining ,nirura , niaku kitorono ina amu itu naa ening aitoki pelo sukuul keshomo ake ninye aton nirura.